Miten igorwek chechang en kokwotinwekyok chenomekee ak kabureet agoo igorwechu koipu kipakenge ak noiyet en biikab kokwenyun, miten igorwek chechang cheu yon kokitun lakwet komiten tumndoo noton nekeyoe, kongeyai tumito kobwone biik choton chebo komosta nebo sandet ii ak komosta noton nebo mureret, kongobwa sikikab agetugul ii kinyokenoitos akinyokituiyo gee ak keik kipakenge ,igorta noton kokararan kot miissing amun boiboenjin sigik amun kakotungee lagokwak akoboiboekitu kinyokeyoe igoriton any akiberur lagok kobo komeng'is en kalyet akosich laak akorip komie.

Miten oratinwek chetoreti kerkongetab kerichek kororonindap amitwokik oret neta koo kou yonkokibit ngwek ak kerichek chotok chetoreti ngwek korut komie alan kerichek chotok chetoreti ngwek asi komanam kutik kooyon komoche kebut kiamnda komonyolu kebut kotomo kobek akot wikit akenge nyolu kekany korobon sikopit koun ropta kerichek chotok amun ngot kebut kotokotinye kericheki koimuch ba konam bik miondo neter ne korom amun kakiam tuguk choton chemokororon chemiten kerichek nyolu keker kele karobon koron sikoun kerichek

Miten tebutik chechang cheketebe yon kisiregee ibeisoman en sukulit ab barak biik choton anan lakok chesiregee bakosoman en sugulisiek ab barak ko lagok choton chon kotore clasit ab taman ak oeng', kit nekitebe netaa ko kikere chekesich en tyemutik choton cheletunen ko yon kesich maksisiek choton cheyomegee iwe sugulit ab barak ibeinyit sikobit isoman en sugulit ab barak neimoche. Kit age nekitebe ketebenin kelenjin imoche ibeisomonji nee yekerimwaa kelenjin imoche sugulit ab barak nebo ano ibeisomanen en yotet

Miten kororonutik ak yoitwogik ab muswongnotet ab chatgpt en ng'alek ab chigilisiet chenomegee ak somanet. Kiitet ni kikuren chatgpt ko kit noton nekokichob sikotoret kipsomaninik kokochi wolutik chebo tebutik chemaimuch kowoljigee icheket. Kiitet kotinye kororonutik en komosta ake kora kotinye yoitwogik. Kororonindap kiitet kotoreti kipsomaninik kokochi wolutik chebo tebutik kwak komosta age kora kotinye yoitwogik amun mara iteben kokonin wolutiet nemonoton komenai

Kikotoret somanet konoretab bukusiek en oret ab soet en amun kikotoret kipsomaninik soet kokonorchi bukusiek choton chetoreti en somanet nywan amun kipsomaninik ko chang che yan kaba korik choton chekisomesonen komokose chebo konetik kotor kobakowekyigee bukuisiek en oret ab soet sikotoret kokuiyo ak konai chechang akobo tuguk choton chekikinet en korik choton chekisomonen

Kikotoret soiti somanet nebo kipsigis muswongnotet noton nebo YouTube kipsomaninik chechang ngoba kot nekinetisien ko yon kakinet miten tuguk che anan kinet ko mara moikuyo kokikotoret missing YouTube ini konyokochengen kit noton nemoikuiyo asikobit konai missing amun YouTube initet ih kotinye pichainik choton cheimuch kotoret kipsomaniat kokuiyo soiti ak konai kit noton nekochenge en

Kikotoret konetishet konamkee ak ngalekap rapishek asikopos chorset Yoon kiboishen rapishek konetishet kinete biik tugul mokilelen kinete neranik icheken lagini kinete biik tugul asikopit komotkochorso amun chorset kokit nea chorsetab rapisheki ko mara ichoren rapishek chito noton nekoikilekee akine asikopit konyor choton cheome anan sikonyor chesomonen lagokkyik yoche Kinet biik sikopit koyamkee ak chetinye chitugul simakichorenge rapishek

Miten ortinwek chechang chekikotoret kobelisiet ab gee en ng'alek ab somanet koboisien somanet amun kipsomaninik yon miten korik choton chekisomonen kokilegee chitugul kabilet nyin ko yon koker lakwet chorwetnyin kokandoo amun kokilgee kocheregee akinee akosoman soiti kokilgee ak inee koron kondo ak chorwetnyin konoton kobelisiet ab gee nebo lagok kotoreti lagok kokilgee chechang amun momoche chii kindoen amomoche chii aketugul kolet akinee moche tugul koker kole kaindoo

Kikotoret scrinishek ab kasari kotesetai en ng'alek ab somanet en emet nyon nebo Kenya amun scrinit kotoreti kipsomaninik chechang en oret noton nebo somanet nywan toreti konetgee tuguk chechang en elemiten amun scrinit ko kit noton neimuch koboisien kipsomaninik alak tugul kosomanen imuch okot koboisien konetindet konetisiet en oldage lakini toreti kipsomaniat kosib tuguk chekinetisye konetindet en elemiten toreti kosoman kipsomaniat en oldatugul elemiten

Miten tuiyosiek che kigotet serkalit asikobit konet konetik agobo muswoknatet noton nebo kasari. Ortinwek choton ko soiti ko ng'alek choton chebo simoishek, simoishek ko kigotoret konetik konyor konetishet koyob serkalit amun miten kiit noton ne kigechob en simoit sikiyokinge, kiyoki chitugul ne mwalimu sikobit kochut tuiyet ne tesetai en orit. Tuiyonito komie mising amun meng'et konetindet en kong'ung iwe oldage. Toreti biik tuiyonito bo simoit inai chechang imi kong'ung.

Miten boisiet ab kipagenge en kondeetab sein boisionik chuton kindoo sein sikotoret biik kenai kit netesetai miten kou ng'alek choton chebo aldaet ab mbaret yon kioldoo mbaret en gaa alan en kokwotinwek kyok konyolu keker kele konde sein chebo mbaret neboru kole kakoyan kialda mbaret amun yon mokinde sein chebo kokoron koibu kewelutik chechang en biik choton chekaal mbaret amun mokituitos

Kikoker sigik kole bo komonut koker kole korib look kwak chesomondos en somanet ab eLearning amun somanet noton nebo eLearning ko somanet netoreti lagok kinet tuguk chechang en nyumnyumindo kokuiyo kikoker sigik kole bo komonut niton kot missing en lagok kwak chon tokosomondos kikoker kora kole kikotoret ribiik choton chebo lagok kwak koker kole konyor lagok kwak somanet noton nekimokyingee en sobonwek kwak

Kikonyor koimutik chechang bikyok chebo boror en ng'alek ab simoisiek ab internet miten simoisiek che alan koboisien biik lakini motinye kiitet ko yon motinye internet komotoreti biik yon mii kit nemoe icheng nekobo komonut kikokon koimutik soiti en biik choton cheinetisye okot amun mara komoche konetindet kocheng kit neboisien koneten kipsomaninik ko yon boisien simoit noton nemotinye internet ko tor koibu kewelutik chechang kot missing

Miten koimutik chechang chenyoru kipsomaninik en internet en yaetab tuguk chemakat ak chigilisiet soiti konyoru koimutik chechang kipsomaninik chemiten sugulisiek ab barak amun icheket koboisien simoisiek kosomanen mouu logok choton chetokomii sekondarisiek kikonyor koimutik kipsomaninik en ng'alek ab internet amun mara miten tuguk chekobo komonut chenyolu kocheng chemokyingee en somanet nywan komonyoru amun miten koimutik choton chebo internet

Miten waletab internet en kwenut ab sugulisiek ab taonisiek ak choton chemii kokwotinwek kyok mii barak soiti internet en sugulisiek chemiten town kosindan sugulisiek chemii kokwet amun sugulisiek chemiten taonisiek konyoru internet neimuch kotoret lagok ak konetik en ng'alek ab somanet ak konetisiet amun town konekit bustait anan nekiten tuguk choton cheimuch kotoret ibunet ab internet mou sugulisiek chemiten kokwotinwek kyok sugulisiek chemiten kokwotinwek komoityin internet kou chon miten taonisiek

Nametab internet en sugulisiek ab town ko nyumnyum kenyor internet kosir sugulisiek choton chemiten kokwotinwek. Sugulisiek choton chemiten town ko nyumnyum missing elenomdoo internet amun taonisiek ko techotin soiti akot kora konyoru stimet neimuch kotoret kora en ng'alek ab internet, town kora konekit ak tuguk choton chetoreti lagok ana kipsomaninik ak konetik en ibunet noton nebo internet makergee ak sukulisiek choton chemiten kokwet amun kokwet koloen missing tuguk choton chekomokyingee sikobit keib internet konyo sugul

Chang tetutik chekikinde chebo Information Communication Technology sikonam gee ak somanet noton nebo kipsomaninik ak konetik choton chekisomonji ana chekikinet akobo ng'alek ab Information Communication Technology netaa ko tetutyet nekikinde netaa ko noton miten komputaisiek chetoreti kipsomaninik konetgee elekiboisiotoo ak tuguk chenyolu keyaen komputaisiek choton. Information Communication Technology kora kokikotoret kora muswongnotet ab kasari nebo somanet kikinde sikotoret lagok okot en ng'alek ab laptopisiek chon kiboisien sikinet lagok anan kinete look koboisien laptop

Miten tuguk choton cheboisien sukulisiek en emenyon en kabarastaet nebo logoiwek kwak miten kit nekikobois soiti neu simoit amun kikotoret konetik ak sukulisiek kopcheita kit netesetai en sukulisiek kwak en simoit amun yon chute look sukul betut netaa kinomen keteben nambaisiek chebo sigik sikobit koityi sigik kit aketugul netesetai en sugul missing ko tuiyoshek chen alan keyai en sugul keng'alalen akobo eletestoitai look ak eleimuch keripto lagok soiti ak kora keboisien simoit kora kemwochi wolutik sigindet elesirtoo lakwet en sukul anan eletestoitai lakwet en sukul

Miten baronok che ke mokyin ke yon imoche si nyit kibandet, kibandet koo inyite chito agetugul nono kosir kenyisiekyik kenyisiet taman ak sisit, mokichomnjin netokomiten kenyisiek kweny en taman ak sisit ,kit nekimokyingee si inyit kibandet ii, kemokyingee kibandaik choton chebo sigikuk tuwan ,yon momii sigikuk tuwan, iibe kibandet ne bo sigindet agenge, kimokyingee kora kenai kele kokweng'ung kwonoo sikobit kinyitun kibandet ,kit age kora kemoche pichaingung amun kibandet komokichopchin chito age nyolu kochop chitugul kibandenyin, amun pichait nekimokyinge ko nekibirin en yoton akindeun kibandeng'ung.

Miten tebutik cheketebe yon ki some kasit amun kasit ii konyolu keteb tebutik korong chenomekee ak kasinoton sikiyonun iyai kasit tebutiet netaa nekinomen kelechin itinye kenyisiek ata, amun kasisiek inguni komokichomnjin lakwet inguni netomo koiit kenyisiek taman ak sisit, kit age nekitebee ketebenen kit nekiisomanji anan kit nekiriyoe kongo't koo kasit nee kimoche keyai konomegee akit nekiisomanji ,ketebenen any kora kelechin kiriyoe kasit agetugul enono sikenai oletos iyaite kasit miten kora tuguk .

Miten ortinwek chetoreti konai biik alyetab ngoroik en ndonyo, biik alak anan aldoik chechang kokikobwat kole bo komonut kosir kit neu bogoyot anan bokisit agetugul akosir alyetab tuguk chealdoo akoterekta en elemii ngoroik asikobit konai aliik kole ngoroichu ko beinywan ii ana alyenywan ii konangakisir en yondet akindechi yono, eleimuch konaita kora alyetab ngoroik miten aldoik che en ndonyoisiek ii komwoe kora akotyenen alyetab ngoroik alak, alak okot kobore taman taman ikosee alik anan kose olik kole kakemwa beitab ngoroichuno.

Kitoret kipsomaninik boishetab tugoshekab AI eng ngalalet en oratnwek chechang amun eng ngalek choton simoisheki komikit noton nekekuren AI neboishen kipsomaninik kochengen tebuti chotok chekatemenen amun AI komuche kowul tebutiet agetugul kerkee ngoko nepo esabu anako kit agetugul kitoret kipsomaninik kokochi wolutik yonkakiteben amun boishen kipsomaninik choton AI nii yontindo simoishek akotinye tebutik chechang cheuen chemara chemaimuch

Kikotoret librarishekab mashinishekab ,mashinishek eng somanetab kasarta negoi, en ortinwek chechang toreti kipsomaninik kokochike sainoton kobaa librarishek asikobit kosomonjigee koboisien mashinishek choton chemi library ,miten mashinishek cheu kompyutaisiek chetoreti kora kipsomaninik chesomanjin ng'alekab kompyutaisiek ,librarishiek komii koterter miten librarishek choton chemiten bukuishek chekesomani kityok chewendi kipsomaniat akibokonemjigee bukut noton nekere kole toreti kosomonjigee.

Kit neimuch koyai kwonyik Chemi teknolochi ak kanyoindet en kenyishek Chemi taa ko somanet Yoon kakosoman kwonyik Ako sirio kotkoit sugulishek chebo Barak ak kotar kesire en kasishek cheterter miten kora kwonyik cheimuch kosomonchi ngalek choton che nomekee ak ngalekap bolotet ko koron en kenyishek Chemi tayon kikochin akichek kwonyik kandoinatet koun en kenyishek chu Kimi Nguni komo murenik icheken Chemi kandoinatet en Nguni miten kora kwonyik chekikochi napas noton nepo kandoinatet amun en somanet netinye mokele kityok kondoisechi biik akomasoman toreti somanet

Miten kaborunet agenge nebo ng'atutiet neging'em boisionikyuk en mbarenyun, miten kasarta nekiamin minutikyuk en kasarta noton nekiroponi, koit ropta ne kiwoo kot missing, kingoet ropta konyo akongem minutikyuk amun kilaa minutik en mbar kokesta kopaa lomet kikonon koimutik chechang kot missing amun kimomong'uu awekyinigee mbaret amine minutik alak kit nekiaker ale tos ayai ko kiaker ale karan abal bereisiek sikotoret mbarenyun yangait kasarta noton ne bo roptaa.

Miten ortinwek olekesiktoo chomchinet itil ketik en osnet ab emet, osnet ab emet ih kokimin ketik chechang kot missing matam ko chamdaat kibaketil kityo ketik komochomchinet aketugul ngetil ketiik chemii osnet ab emet keipchin kokwoutiet neoo, nyolu yon itile ketik koketil risit noton neboru kole itinye chomchinet nebo itil ketik nibuch komachamdaat ketil ketik komochomchinet noton nekokikonin yon imokyinigee ketik cheboisien konyolu itil risit nebo chomchinet

Ngotutik oeng cheribe saratik ko kiyum saratik akebel siratik ko tukuk choton chemokororon chemakeboishen siratik ko mara tukuk cheu ketik ap ng'wek yon kakesekan ng'wek komiten ketik chonkeloktoi miten kora tukuk alak cheu seleleishek komonyolu kelakta koba tirita amun kimurite tirita nyolu kiyum siratik koba keringet noton nekibelen sikobit kerip tililindo amun tililindo kora Kobo komonut amunribe borwek cho komakinyoru mionwokik che ter ter mising ko en taonishek nyolu kerip tililindo.

Kanetenyun akobo kibakenge chebo temik ko chang mising bo komonut kanetishet nekenyoru kibakenge yan kakituyo kibakenge sikinetkei olekiriptoi mbarenikcho amun achek ko kiit temik konyolu kenai ole kiriptoi mbarenik cho sikobit kokoronekitu minutik konetishet noton nekinyoru ngetuye kibakenge akecheng chi akenge ne nomekee ak ng'alek ap temisiet konet biik kenyoru konetishet nebo komonut netoreti chitugul en atkai tugul yo miten kotemishe en mbaretnyi.

Bongonitik ab kipagenge en emet Alan ko ng'otutik chetoreti missing temisiet nyun ih kochang kot missing amun ngetuiyo kipagenge sikinetgee ng'otutik choton chekisibi anan ng'otutik choton chetoreti chii en mbarenyin ana en temisiet nyin kobo komonut kot missing amun ngetuiyo kebongoni kele en arowek chu ongemin kit nekile kemine tugul kipagenge ako monyolu iletu chito koron ikere biik kokese tukuk kwak imii kityok ibure ako itinye mbaret ng'ung nyolu inetgee kiy amun en ng'otutik choton chekinyoru

Miten makutik chekemoche yon kiyote benki ,benki ko kiit noton nemachamdayat koyat chitugul makerkei ak tuket neimuch koyat chito eng chomchinet nyi yon kiyote benki ko kiit ne kimakchinke netai ko lesienit noton neiboru kole kakikonin chomchinet nebo iyat benki kora konyolu en biik chekesir eng benki ko biik choton chetinye misto nemie cheimuche korip tukuk ap biik amun benki kolemiten rapishek nyolu isir biik cheingen korip ropisiek.

Tuyet ap tupchosiek kotoreti tukuk che chang toreti kora kenai oletestoi tai tupchengung ngetuyo eng kasarta nekoi inoe kiit neu tupchengung anan ko kiit neyoi akinai kotkomi eng komie ako kiit netoreti biik kora kenai eng tuiyet ngetuyo kochang konetutik cheinyorchinigei kobo komonut kot mising ngetuyo kibakenge tupchosiek akengalal kitikonkei kenai olekiburtoi ko kokwet akenai olekiekundoi biik choton chetinyei misto nemie akot kora nekinoe ko elekitestoi tai.

Miten elenyolu kiburto yon kibirtoo simoit yon kibirtoo simoit kit netaa nenyolu iker ih konyolu ibirte simoit en elemiten inyeken asimeim biik nyolu iwe taban ak ing'alal ak simoit yon komiten ak biik chechang kora yon king'olole en simoit konyolu ing'alal en mutyo ana monyolu ing'alal en sautit nemiten barakiat amu yeng'alal kora en sautit nemiten barakiat koiime biik alak chetesetaa ak boisionik kwak mara mii alak chekosomondos ko kor yeng'alal en sautit nemii barak ko keim

Miten ele ngololchindo biik ap Kenya kiprutainik chebunu emotunwek ap sang emet nyo nebo Kenya koitu kipruitoinik eng sait ake tukul anan betut ake tukul kobuone korutechi emet nyo miten chebuone konyokoyoe kasishek che ter ter ko elekingololchindoi kipruitoinik choton konyolu keng'ololchi en oret noton nebo misto nemie sikonai kole kakitach eng Kenya nyolu kora keng'ololchi komie en lukait noton neimuch kokuyo amun kipruitoinik chebunu emotunwek ap sang komong'olole lukait nemakerkei.

Chang tuguk cheyoe kotab bukusiek en somanet ak muswongnotet kit netaa neyoe kot noton nebo bukusiek ih kokere kole konyorchigee kipsomaninik bukusiek choton chemokyingee ak konyorchigee kora somanet nywan nekomoche kosoman kit age kora neyoe kotab bukusiek ko yote korik choton chemii bukusiek en sait noton nekararan sait neimuche koityi kipsomaninik ako nyorchingee somanet nywan kit age neyoe kotab bukusiek ih kokere kole konyorchigee bukusiek tugul chekimokyingee en ng'alek ab somanet

Tinyei komonut neo kot mising somanet ap kiboitinik che lelachen ako wendi somanetngwan komie somanet ap kiboitinik che lelach konyolu keip mutio nyolu kenai kele kiboitinik chu lelach kotokchinkei ne ako mochei koyai nee akenai kele mochei kosomonchi nee kiboitinik chelelach sikenai olekitoretitoi konyolu kokakikuyo komosta ny'wan bo komonut kot mising somaneng'wany amun toreti biik che chang kora konai kole bo komonut mising somanet ako somanet ko kipunguet ap kit age tugul eng sobet.

Miten amuneishek chechang sikoloche kipsomaninik ngoroik chetoponotin eng sukul kikon sirkali ngolionoton nekimwa kole sukulishek konyolu kotinyei ngoroik chetoponotin chekilokote yon pendi kipsomaninik sukul amune netai kokikiloche ngoroik chetoponotin kipsomaninik sikonai biik kole kipsomaninik choton sikopit komakitangoen lakok ana kipsomaninik kiit ake kora ko kikitapan ngoroik simailach kipsomaninik ngoroik che ter ter eng sukul amun mara miten lakok choton cheyobu korik chemaimuchikei kokaran kot missing ngilach tukul chetoponotin.

Simoit aboishen konyil chechang akoo kikotoreton konyumnyum ng'alalet ,simoit ii ko kit nekararan kot missing netoreti biik chemi oleloo keng'alal akekas gee, kekas chametabgee nebo chii, simoit kotoreti kora biik kenyorun tuguk chechang amun sait age keboisien simoit en ng'alekab soet, kora ko simoit kekoses tuguk chechang ,akekere tuguk chetesetai en emenyon kit nekaran kot missing en simoit koimuch ing'alal ong'ololchine ak chito nemii oleloo en nyumnyumindoo komeit olemiten akot.

Kororonindap olishet en korik cheechen chebo olisiet kosir sirosiek ab sang ko nyumnyum kot missing olishet noton nebo korik cheechen ko kararan kot missing amun nyorchingee kelchin ak inyorchigee tuguk tugul chekimokyingee en kot agenge mewendii kot age. kararan kot missing amun inyorchigee tuguk chekemoche en beit noton anan oliet noton neityini nekararan neimuche ilipan karan ngiolis en korik cheechen kosir sirosiek ab sang amun imuch kora icheng tuguk okot chemenyorchini sirosiek ab sang inyorchini yuton

Miten amuneisiek chechang sikebendii chigilisiet nebo borwek bo komonut missing iwe chigilisiet nebo borto en kila ak kila amun chigilisiet ab borto kotoretin inai kit neu borto ng'ung yoche kibakechigil borto kenai eletestoitai ngot komii komie borto amun en kosorwek chu komokinoe mionwogik cheitu en abokora atkai tugul kemwochin biik kelenji kobakochegen gee ana kechigil borwek kwak keswaa kot komii komie soiti komii mionwogik chechutu borto cheu miondab sugaruk ana ko rwaetab korotik konyolu kechegen borto sikenai sisib kesor

Boisionik alak chekinyorunen Huduma centre, kobaten icheng kibandet nekibet kochang, miten kora tuguk anan boisionik cheinyorchin olimpo Huduma centre, koter yon ibeichobe kipandet nekobet, komiten kora tuguk cheimuch ichop anan inyorchike en Huduma centre, imuch ichop certificate noton ne bo sigisiet anan ne bo siget nekigisichin, anan sigetab lakwengung, kora huduma kora koo imuch ichoben passport yon imoche iwee emet akee, karan kot missing amun kikechopwe Huduma neimuch kenyorchingee tuguk chechang chebo kelchin.

Bo komonut chikilisiet ab biikab boisionik amun biik alak yon bendii boisionik kwak ih koimuch koibote tuguk choton chemochomdotin en boisionik chebendii kikeker kele ko komonut kechigil biik kotomo kochut boisionik kwak asikobit kenai komie kele tesetai boisiet komie kit age kora en biik chon boisie en kampunisiek cheechen ko karan kot missing ngechigil anan ngechigil keswaa kenai kele tos ibore nee tos ibote tuguk chekororon ih anan ibote tuguk chemonomegee ak elewendii nyolu yon iwendii chito boisiet ng'ung iwe komie en kalyet siwek